Ore nyamalaritin, naimaa ilaremok lemurua tekaunti tesiai nashumieki endaa olchamba, naa kuna. Ore enedukuya, meeta ilaremok kutitik eng'eno wenkarriyiano ekunoolong'i, nashumieki idaiki. Ore ilaremok lolchambai kutiti, inewuel egira aasishore inkoitoii eopa, naata batisho tialo enchumare endaa. Ore cola rooms o silos, naa kegol oleng tialo ilaremok kutitik peyie inyang'u, neshet ni maintain. Ore nkoitoii nikidim ataas peyie ilepunyeki enasiai, naa ore sirkali ekaunti, naake nche oi invest tenchetare e silos owuejiting nairobi naidimeka atushum idaiki, peyie ikondesha ilaremok kutitik, to ropiyiani eabori. Ore serkali ekaunti, keisho ilaremok loan naata interest eabori oleng, peyie etumoki ainyang'u imashinini naidim atushum idaiki.